Maya nĩ mataĩri, ũgatinangia, ũgathondeka ũgathondeka tũcigo tũiganona, ũkahanda thũkũma ciaku, vegetables, arabu ũgatũra ũitagĩrĩria maĩ, nacio cigakũrehera mbeca na ũguni makĩria.